Nĩ kũrĩ hĩndĩ ndahandĩte mũhĩa na ũkĩgĩa wega mũno tondũ nĩ waciarire wega tondũ nĩ warĩagwo mũno nĩ nyoni kwoguo ngĩthiĩĩ ngĩũrĩrĩria ngĩrwo nĩ andũ ndĩũhumbĩre na maratathi. Ngĩũka ngĩwĩkĩra maratathi na ũkĩgĩa wega ngĩũgetha ũkĩũma. Rĩu ndawũiga nĩgetha ndĩũhũthagĩre o kahora rĩ hĩndĩ ĩrĩa ndathire kũũruta ndakorire wũihũire mbũca kwoguo ona ndiahotire kũũhũthĩra ona hanini.

mwere ũkoragwo ũrĩ mwega mũno tondũ ona kwara mũno gũtirĩ hĩndĩ ũraga no ũciaraga, rĩu gwitũ hĩndĩ ĩrĩa twagetha mwereĩ, nĩ kwĩiga tũwĩigaga hando, na ũkarorwo wega ndũkagĩe mbũca, rĩu mũndũ aũbatara, ũgathiĩ akaũthĩithia ũgoka ũgatukania na mũhĩa na mũgĩmbĩ na mbembe ũkaruga ucoro, rĩu akorwo nĩ ucoro ta wa mwana - rĩ, ũrioyaga kamũtu kau ũkaruga ũgatukania na iria, no angĩkorwo nĩ ucoro wa andũ agima mũndũ nĩ agagatagiĩ kĩnya - inĩ.

Njũgũ karanga ndĩciĩkĩraga rũgĩo-inĩ ngaciruga na kamwaki kanini ngĩgarũraga nĩguo itigacure ciathiĩ kũhĩa ngekĩra tũmaĩ tũnini twĩna gacumbĩ ngakoroga ngakoroga ikaniara wega ngarĩa, ingĩ korwo ti ũguo ndĩraciĩka kaingĩ ndicetherũkagia hamwe na mboco ngacoka rĩu ndĩcirugaga o hanini rĩngĩ ngaruga gĩtoero kĩa mboco kana rĩngĩ ngatukania na mbembe ngarĩa cirĩ gĩtheri-inĩ.

Aya nĩ andũ maragetha macani nĩkĩo makuĩte ikabu. Macani makoragwo mahandĩtwo na raini, koguo nĩgũkoragwo na tũcĩra kũu gatagatĩ-inĩ na mũndũ ambagĩrĩria na mwena ũmwe wa raini, ũgoka ũgethete. Magethagwo marĩa marĩ tũcacana, koguo magethagwo merĩ na mũrũri, ũgathiĩ ũthiĩte ũkarĩkia raini, ũkoerera hangĩ ũkagetha ũkagetha, no thikũ ici nĩkwambĩtie gũkorwo na macini irahũthĩrwo cia kũgetha tondũ irĩ na ihenya kũrĩ kwandĩka andũ.

Arĩmi a gwitũ nĩ mahũthagĩra bataraitha mũno na kaingĩ magũraga nduka-ini cia agrovet kana kwa ngirigaca hĩndĩ ĩrĩa yarehwo tondũ nĩrĩ raithi kuo. Rĩu mũndũ angĩkorwo nĩ arabatara kũmenya bataraitha ĩrĩa agĩrĩirwo nĩ kũhũthĩra na gĩthimi kĩayo na mĩmera ĩrĩa ĩkĩragwo na ngĩnya ũrĩa ĩbatairwo nĩ gwĩkĩrwo rĩ, mũndũ oragia mũndũ ũcio ũra mwenderia agagũtarĩria wega. Angĩaga ũguo rĩ, kũrĩ hĩndĩ andũ a ngiricaga makoragwo magĩthiũrũrũka matũũra-inĩ koguo mũndũ no amũĩte agoka agagũtarĩria.

Nĩ kũrĩ hĩndĩ ndahandĩte mĩkorobia gwakwa, na ĩkĩũma yothe, ũrĩa ndekĩte nĩ atĩ ndenjaga irima, ngekĩra thumu mũingĩ, ngacoka ngahanda mũtĩ ũcio wa mũkorobia, rĩu yomarĩ, ngĩrigwo nĩkĩ tondũ ndonete ta ndamĩhanda wega mũno, ngĩthiĩ kwa ngirigaca ngĩmoria makĩndarĩria atĩ nĩ niĩ ndĩrahĩtirie tondũ thumu ũcio nĩguo ũrarĩ na acid nyingĩ, ũracina mĩrĩ. rĩu ũrĩa ndatarĩirio nĩ atĩ, mũndũ atukanagia thumu na tĩri na ona thumu ũcio ndũbataire nĩ gũkorwo ũkĩhutia mĩri o na hanini.

Nĩ kũrĩ hĩndĩ ndahandĩte mĩkorobia gwakwa na ĩkĩũma yothe. Ũrĩa ndekĩte nĩ atĩ ndenjaga ĩrima ngekĩra thumu mũingĩ ngacoka ngahanda mũtĩ ũcio wa mũkorobia. Rĩu yomaĩ ngĩrigwo nĩkĩĩ tondũ ndonete ta ndamĩhanda wega mũno. Ngĩthia kwa ngirigaca ngĩmoria, makĩndarĩria atĩ nĩ nĩi ndĩrahĩtirie tondũ thumu ũcio nĩguo ũrarĩ na acid nyingĩ ũracina mĩri. Rĩu ũrĩa ndatarĩirio nĩ atĩ mũndũ atukanagia thumu na tĩri na ona thumu ũcio ndũbataire nĩ gũkorwo ũkĩhutia mĩri ona hanini.

Mborera ya mũgũnda nĩ ĩkoragwo ĩ njega gũkĩra bataraitha ya kũgũra tondũ kaingĩ rĩngĩ mũndũ akoragwo amĩrutĩte gwake, kana o na okorwo nĩ kũgũra wagũra rĩ, nĩ ũramenya nĩ ya mũthemba ũrĩkũ. Ta rĩu angĩkorwo nĩ ya ng'ombe kana mbũri nĩ ũramenya nĩkĩĩ na kĩĩ nyamũ icio irĩaga. Ningĩ angĩkorwo rĩngĩ ĩthondeketwo na mahuti kana na makoro nĩ ũramenya nĩkĩĩ na kĩĩ kĩrarĩ ho kwoguo hatirĩ na kĩndũ kĩgeni. No bataraitha rĩmwe tũhũthagĩra tũkamenya nĩ kemiko na tũtiramenya nginya nĩ kemiko ya mũthemba ũrĩkũ. Kwoguo o na tũtiũĩ kana nĩ kĩndũ kĩngĩ tũthũkĩra.

Rĩrĩa mũndũ arekĩra bataraitha mbembe-inĩ rĩ, wa mbere nĩ atĩ mũndũ nĩ ambaga akarora bataraitha ĩrĩa wahota gũkorwo nayo, nĩgetha ũgathima ĩkaigana, angĩkorwo nĩ ũkwendaga gwĩkĩra mbembe ciothe, ningĩ angĩkorwo ningĩ ndũgwĩkĩraga mbembe ciothe rĩ, mũndũ nĩ aroraga mũgũnda ũhana ta wĩ mũhĩnju mwena ũrĩkũ na nĩ ũrĩkũ mũnoru, koguo ũrĩa mũhĩnju nĩguo ũkũhe bataraitha nyingĩ gũkũ kũhana ta kũrĩ kwegega ũgekĩra kanini.

Bataraitha ya mborera nĩ ĩkoragwo ĩ njega makĩria kũrĩ bataraitha ya kemiko, tondũ wa mbere o na ũngĩtũra ũmĩhũthagĩra mĩaka mĩingĩ rĩ, gũtirĩ hĩndĩ ĩyo ya mborera ĩgathũkia mũgũnda, magetha marĩ koragwo me mega hĩndĩ ciothe. Na nginya o ũrĩa ũraũhũthĩra makĩria nĩguo mũgũnda ũthiaga ũkĩnoraga. No ĩno ĩngĩ ya kemiko rĩ, ũhũthagĩra thutha wa ihinda rĩiganona ningĩ tĩĩri ũkaambia gũthũka, magetha makanyiha na ũngĩetha mũndũ agũthimĩre tĩĩri rĩ, kaingĩ wĩragwo tĩĩri wĩna acid nyingĩ. Kwoguo ĩno ya kemiko nĩ ĩthukagia tĩĩri.

Bataraitha ya kemiko ya hũthĩka mũno mũgũnda rĩ, tĩri nĩ ũhĩnjaga ũgatuĩka gũtirĩ hĩndĩ ũngĩhota kũrĩma mũgũnda ũcio ũtegwikĩra bataraitha, na rĩrĩa wa handa waga kũhũthĩra bataraitha ona no wage kũgetha kĩndũ kana ũkorwo na magetha manini mũno. Ningĩ tĩrĩ nĩ ũgĩaga na acid nyingĩ koguo ĩndo ĩmwe ĩkambia kũrega kũgĩa na ĩria ciagĩa ĩgakorwo onacio ĩtina ciara wega. Na tĩri ũcio wagĩa na acid no nginya wethe ningĩ ĩndo ĩngĩ cia gũka kũũtukania nĩgetha ũcoke haria wagĩrĩire.

Maũndũ ma kĩmerera marĩa mahũthĩkaga handũ ha kũhũthĩra bataraitha ya kemiko rĩ, nĩ atĩ andũ nĩ mahũthagĩra thumu wa mĩthemba mĩingĩ. Tarĩu nĩ kũrĩ thumu wa ng'ombe, wa mbũri, wa ngũkũ, wa mbũkũ na nĩ kũrĩ angĩ methondekagĩra thumu wa mahuti maĩgũ, kana thumu wa makoro. Ningĩ andũ nĩ mahũthagĩra mũhu magaita mũgũnda nĩgetha acid ĩnyihanyihe. Na ona kũrĩ angĩ mahũthagĩra makorogoca ma matumbĩ, makamahũrahũra nginya magatuĩka mũtutu makamaita mũgũnda.

Kũgarũrĩra irio iria mũndũ arahanda mũgũnda-inĩ rĩ, nĩgũtaithagia kũmenyerera ũnoru wa tĩri, tondũ omũmera omũmera rĩ, kũrĩ kĩrĩa ũbataraga tĩri-inĩ kana kĩrĩa ũgucagia tĩri-inĩ, na nĩtuge tarĩu wahanda mbembe ũrũmanĩrĩirie rĩ, kĩndũ kĩu gĩthiaga kĩnyuĩtwo kĩnyuĩtwo nginya tĩri ũkahĩnja. No hĩndĩ ĩrĩa wahanda mbembe wamba watigana nayo wamba wahanda kĩnũ kĩngĩ rĩ, tĩri nĩũgĩaga na ihinda rĩa gwĩcokanĩrĩria. Ningĩ indo cia mũhĩrĩga ta mboco rĩ, nĩkũrĩ kĩndũ ciĩkĩraga tĩri-inĩ gĩtagwo Naitũrũnjeni tĩri ũkambia kũnora, koguo hĩndĩ ĩrĩa wathiĩ ũcenjanĩtie mĩmera ũguo rĩ, nĩũkoragwo ũgĩtaithia tĩri ũcio ũgakorwo wĩ mũnoru na ũkaga gũbatara bataraitha.

Nĩ ndahũthĩrire bataraitha ya tũhũ ya thirikari tondũ yoka nĩ twetĩirwo nĩ ngirigaca tũkĩanĩrĩrwo makanitha-ini na tũgĩthiĩ tũkĩgĩra, nĩ ndaheirwo mĩhuko ĩrĩ kwoguo icio ciarĩ kiro ta igana rĩmwe, ngĩũka ngĩhanda mbembe nayo na nĩndonire ĩrĩ njega mũno tondũ hĩndĩ ĩyo handũ ndahandĩte mũgũnda quater ĩka rĩ, nĩ ndagethire makoria ikũmbi na merĩ na ndimenyerete ũguo kwoguo no njuge bataraitha ĩyo yarĩ ya bata na nonyende mũno nginya matũhe rĩngĩ tondũ nĩ yatũteithirie.

Nĩthimĩirwo tĩri rita rimwe, na hĩndĩ ĩyo kũrarĩ mwaka ũcio ũrathirire tugĩthomithio nĩ andũ maumĩte kwa ngiriaca na makiuga nĩ magũtũthimĩra tũtakarĩha, Riu mũndũ okire gwakwa agĩkua tĩrĩ kuma mwena wa kĩenda, na wa rũgongo na gatagatĩ-inĩ na mĩico yerĩ, agĩthii naguo tũgĩikara ta ciumia ithatũ ningĩ ngĩcoka ngĩtũmĩrwo ndũmĩrĩri thimũ-inĩ ngĩrwo tĩri waku ũhana ũũ na ũũ na kĩrĩa ũngĩhũthĩra nĩ gĩkĩ na gĩkĩ, ndũmĩrĩri ĩyo nĩyo ndathire nayo kwa nduka-inĩ ya agrovet ngĩonia mwendia, akĩnyenderia kĩrĩa ndagĩrĩrwo kũgũra ngĩũka ngĩhũthĩra tĩri-inĩ na nĩnyonete umithio.

Dawa cia igunyũ iria hũthagĩra mũgũnda gwakwa nĩ cia mĩthemba mĩingĩ, tondũ o mũmera o mũmera, hũthagĩra dawa ĩtahanaine na ĩrĩa ĩngĩ. Ta rĩu mbembe-inĩ, hũthagĩra dawa ĩtagwo Nomax, na rĩrĩa itanatũmĩra ĩyo hũthagĩra ĩngĩ ĩtagwo Atom nĩũndũ wa kũraga ngũnga. Nakuo mboga-inĩ hĩndĩ ĩrĩa ndahanda hũthagĩra Legacy no ĩyo ndĩhũthagĩra mũno tondũ ti kaingĩ handaga mboga. Thũkũma nacio-rĩ, nĩgetha nine igunyũ hũthagĩra dawa ĩtagwo Dynamo, na hĩndĩ ĩrĩa ndahanda nyanya, ngahũthĩra dawa ĩtagwo Alpha.

Ũrĩa njĩkaga nĩgetha mũgũnda wakwa ũgaikara wĩ mũnoru-rĩ, nĩ atĩ nĩ ngeragia kũhũthĩra mborera ya kĩmerera, handũ ha kũgũra bataraitha, na kaingĩ hũthagĩra thumu wa ng'ombe, kana wa mbũri, na nginya wa ngũkũ hĩndĩ ĩrĩa woneka, ningĩ rĩmwe nĩ njagaga kũhe ng'ombe maria, ngamatiga o mũgũnda makabuthĩra kuo, Ũndũ ũngĩ njĩkaga nĩ atĩ nĩ ngeragia kũgarũrĩra kĩrĩa ndahanda, ndahanda haha mbembe, mũthenya ũngĩ ngahanda mboco nĩgetha tĩri ũcio, ũgakorwo ndũrathira kĩrĩa gĩkoragwo thĩ-inĩ waguo mũno.

Kĩrĩa gĩtũmaga kũhũthĩra bataraitha kũingĩhie maciaro-rĩ, nĩ atĩ bataraitha ĩno ĩkoragwo ĩkĩrĩtwo kĩrĩa mũmera ũrabatara, ta rĩu agakoragwo nĩ moĩ kĩrĩa mbembe ĩrabatara, kĩrĩa mboco ĩrabatara, magathondeka magagĩkĩra bataraitha-inĩ, koguo ona ũngĩthoma rĩngĩ ta bataraitha nĩ ũkuona kĩrĩa kĩho nĩ rĩngĩ ta Nitrogen, potassium indo ta icio, na nĩ maramenya gĩthimi kĩayo, kĩrĩa mbembe ibataraga, koguo wona wekĩra bataraitha-rĩ, nĩ ta wahe mũmera ũcio irio, ĩkagucia tu ũkagĩra biũ na irio ikaingĩha.

Mũgũnda gwakwa rĩ, ũrĩa njĩkaga nĩgetha igunyũ ithire nĩ atĩ akorwo nĩ mbemberĩ ndĩcitagĩrĩria mũhu to nĩndonire nĩ ũninaga igunyũ na ingĩona ngũnga nĩ iraingĩha ngahũra ndawa. Nakwo thũkũma-inĩ rĩ, ngeragia kũhanda ndania na ngahanda rosemary tondũ mũrũkĩ wacio nĩ ũtũmaga igunyũ ciage gũũka thũkũma-inĩ. Mahiũ makwa namorĩ, nĩ hũraga ndawa ya ngũha na ndawa ĩyo to ngũha ĩninaga nĩ ĩninaga tũtambi twa mĩthemba yothe tũrĩa tũngĩkorwo mahiũ-inĩ. Nangacoka oho ngacihe ndawa ya njoka o thutha wa mĩeri ĩtatũ.

Thĩ-inĩ wa kaũntĩ ya Garissa-rĩ, njĩra ĩrĩa ĩhũthĩkaga mũno gũtũma mbeca kuma thimũ-inĩ ĩmwe gũthiĩ thimũ-inĩ ĩngĩ-rĩ, nĩ M-Pesa, na gĩtũmi nĩ atĩ andũ aingĩ kou mahũthagĩra ũtungata wa Safaricom, tondũ netiwaki kou nĩ ĩnyitaga wega. Ningĩ duka cia M-Pesa nĩ ikoragwo irĩ nyingĩ, koguo mũndũ agĩetha ũtungata nĩ awonaga. Na oho nĩ kũrĩ andũ angĩ mahũthagĩra raini ya Equitel, o na okorwo matikoragwo marĩ aingĩ ta arĩa mahũthagĩra M-Pesa.

Andũ arĩa mahenaga motungata ma gũcenjania mbeca-rĩ, rĩngĩ ũgakora maracenjania Dollar, magacenjania Euro, magacenjania Pound, magacenjania Yen, rĩngĩ magacenjania cia China na kũrĩa kũngĩ, ũrĩa mekaga nĩ atĩ matwaranaga na mahinda, mbeca cia kou ciathiĩ igũrũ, nao makongerera ciao, ciacoka thĩ, nao mageka oguo, nĩgetha magakorwo mararuta wĩra matagũthiĩ hathara tondũ mbeca cikaraga igĩcenjanagia, kaũndũ kahanĩka, maũndũ magacenjia, oguo noguo o nao matwaranaga.

Ingĩtua kuonia mũndũ kuoya gĩbandĩ rĩ, wa mbere nĩ atĩ tũngĩamba twethe indo iria ciothe igabatarania, na indo icio nĩ ta: kandi yake ya gũciarwo, catibikĩti ciake cia cukuru, copy cia ibandĩ cia aciari, marũa ma cibũ, rĩngĩ catibikĩti ya kanitha akorwo enayo na kĩrĩa kĩngĩ gĩothe kĩngĩkorwo gĩgĩbatarania, twambe tũtuĩrie nĩkĩĩ na kĩĩ nĩgetha twathiĩ tũtigacokithio gwetha kĩndũ. Rĩu rĩ, kũrĩa tũngĩthiĩ kuoera kĩbandĩ nĩ gwa cibũ kana gwa county commissioner. Tũthiĩ tũheo bomu tũihũrie, tũrĩhĩre mbeca iria irabatarania kũrĩhwo, tũcoke ningĩ tweterere ahũrwo mbica na oywo irore, tũkiuma kuo rĩu no gũkorwo tũgũkorwo tũgĩeterera na tũtige nĩ twaheo karatathi karĩa konanagia nĩ gweterera wetereire kũheo gĩbandĩ.

Kũhingũra akaunti ya bengi nĩ ũndũ ũrĩ bata, tondũ nĩ ĩhotithagia mũndũ kũiga mbeca hĩndĩ ĩrĩa ũrenda gũcicokanĩrĩria rĩngĩ ũgeka kaũndũ waikaikara. Rĩmwe mũndũ ena mbeca mũhuko kana ona irĩ thimũ-inĩ rĩ, nĩ ũremagwo nĩ gũciga tondũ tũmaũndũ nĩ tũkaga ũgakora nĩ ũhũthĩrire mbeca iria ũtekwendaga kũhutia. Ningĩ hĩndĩ ĩrĩa wahingũra akaunti na waikaikara rĩ, noguo ũkoragwo na mweke wa kũhota gũgakomba mbeca ungĩbatara, koguo ona no ũbange gwĩka ũndũ na ũthiĩ bengi ĩyo na ũkombithio mbeca wĩke ũrĩa ũkwendaga gwĩka, ningĩ ũrĩhage oro o kahora.

Nĩkũrĩ njĩra nyingĩ cia gũtũmĩrwo mbeca mũndũ arĩ Kenya ũgĩtũmĩrwo nĩ rĩngĩ mũndũ wĩ nja ya bũrũri, ĩrĩa yũĩkaine muno nĩ Western Union na ingĩ ĩtagwo Moneygram. Ingĩ njũĩ onakorwo ndionaga ikĩhũthĩrwo ũguo mũno nĩ Dahabshiil, harĩ ĩngĩ ĩtagwo Ria, nĩ harĩ ĩtagwo WorldRemit, nĩ harĩ ĩtagwo Transfast na ĩngĩ njũĩ ĩtagwo SmallWorld.

Aya nĩ airĩtu a rũrĩrĩ rwa mathai, na maikarĩte thĩ handũ mena camera makĩrorera mbica. Ngwĩciria nĩ kũhũrwo makũhũrĩtwo mbica rĩu nĩ kwĩrorera marerorera mone nĩ ĩrĩkũ njega. ũndũ ũrĩa ũngenagia na andũ aya nĩ ũrĩa mehumbaga nguo ici ciao cia macuka, ĩkoragwo irĩ thaka mũno. Ningĩ magacoka magekĩra mathaga ta mĩgathĩ ĩkoragwo ĩ mĩnene mĩthaka, ningĩ magekĩra bangiri ĩkoragwo irĩ nene nĩnyonaga mathakarĩirwo mũno.

Mwanake ũyũ nĩ wĩra araruta na araũruta na kompiuta akĩhũthĩra intaneti ũguo nĩkuga gũtirĩ handũ atangĩrutĩra wĩra to mũhaka atinde agĩthiĩ obici no akorwo arĩ mũciĩ no akorwo arĩ kũrĩa kũngĩ gũtirĩ handũ atangĩikara, rĩu ũrĩa mararia nake thimũ-inĩ rĩ nĩ ũrĩa ũmũhete wĩra ũyũ akĩmũtarĩria nĩatĩa natĩa abatairwo nĩ gwĩka nake mwanake ũyũ nĩ kũmwĩra ara mwĩra haria akinyĩtie wĩra nĩ aronekana nĩ endete wĩra ũyũ wake tondũ nĩ mũcanjamũku mũno

Maũndũ marĩa mahotithĩtie andũ a rũrĩrĩ rwa cumarĩ kũruta mawĩra mao kũhĩtũkĩra intaneti rĩ, wa mbere nĩ atĩ nĩmarĩ thimũ cia mũthemba wa cimatiboni, na thikũ ici thimũ cia mũthemba ũyũ nĩcigĩte raithi, koguo andũ aingĩ nĩ mahotaga gũcigũra. Na ũndũ wa kerĩ nĩ atĩ thogora wa kũgũra ndata nĩgetha mũndũ ahote kũingĩra intanetirĩ, nĩ ũkoragwo ũrĩ wa thĩ koguo mũndũ nĩahotaga kũgũra. Kana ũkũgũra cia o mũthenya, kana ũkũgũra cia wiki, kana cia mweri, nĩ mbei andũ marahotana nayo.

Mũtumia ũyũ mũthũngũ na twana twake twĩrĩ-rĩ, nĩ atalii marokĩte Kenya kwĩrorera nyamũ cia gĩthaka mwena wa Masaai Mara. Rĩu mathiĩ kũo nĩ maracemanirie na atumia a rũrĩrĩ rwa mathai arĩa marehumbĩte macuka na magekĩra mathaga mao ma mĩgathĩ na bangiri. Rĩu ũndũ ũyũ nĩ ũrakenirie mũthũngũ ũyũ mũno na arauga nĩ akũgũra. Rĩu nĩ kũmũteithia maramũteithagia gwĩthima bangiri nĩgetha mone nĩ ĩrĩkũ ĩngĩmũiganĩra.

Gũkũ nĩ Uhuru Park, na gĩkĩ nĩ kĩharo kĩa mũingĩ, gĩthoneketwo nĩ thirikari nĩgetha andũ magathiaga kuo gwĩkenia. Gĩkoragwo gĩ kĩgemu mũno, koguo andũ nĩ mathiaga kuo kũhũrwo mbica na ikauma irĩthaka mũno, ningĩ nĩgũkoragwo na kũndũ gwagũtwara ciana igathake tondũ kũrĩ na mĩcuha, na indo cia kũrũgarũgĩrwo na indo ingĩ nyingĩ. Na oho nĩ harĩ handũ harĩ na maaĩ na tũtarũ, andũ marĩhaga, ũkaingĩra na bamĩrĩ yaku, ũgathiũrũkio.

E-Citizen nĩ mũtaratara wa thirikari wa kũhotithia andũ kũhũthĩra internet hĩndĩ ĩrĩa maretha maũtungata ngũrani. Niĩ nĩ ndĩmĩhũthĩrĩte maita maingĩ, rĩa mbere nĩ passport yakwa ndaihũragia. Ngĩcoka ningĩ ngĩhũthĩra hĩndĩ nderũhagia marũa ma good conduct. Nĩ ndana mĩhũthĩra ngĩingĩra paki kũĩrorera nyamũ cia gĩthaka na o mwaka o mwaka hĩndĩ ĩrĩa ndĩraihũria kana kũrĩha igooti, nĩyo hũthagĩra.

Maũndũ megiĩ marĩhi ma igooti rĩ, gwitũ andũ arĩa kaingĩ matarutaga wĩra rĩ matimoe mũno kwoguo gwakinya hĩndĩ ĩyo mũndũ athiaga cyber agatarĩria ũrĩa arenda akahingũrĩrwo eCitizen na akaihũrĩrio no andũ arĩa makoragwo na wĩra wa mũcara kana andũ arĩa makoragwo na biacara rĩ acio nĩ mamenyaga wega kwoguo mũndũ nĩeihũragĩria rĩngĩ ona akahũthĩra thimũ yake kana onathiĩ cyber akeihũtĩria maũndũ moothe nginya akarĩkia.

Nĩ ũhoro wa ma atĩ thirikari nĩ nyihĩtie ungumania kũhetũkĩra motungata ma nenda-inĩ tondũ thikũ ici rĩ, kwoya marũa ma good conduct na rĩngĩ marũa ma gũtwarithia ngari kana ona kwoya kĩbandĩ, indo icio ciothe itikaraga ũrĩa ciaikaraga tene no ti kũndũ gwothe gũcenjetie tondũ motungata ma kwoya passport rĩ no maraikara mũno mũno na wahota nginya gũcemania na mũndũ akwĩre ũngĩtũmĩra ng'ania mbeca rĩ nĩ agũtuma passport yaku yume na ihenya kwoguo ndingiuga nĩ gwothe gũcenjetie

Mũndũ oro wothe ũkinyĩtie mĩaka ikũmi na ĩnana nĩabatairwo nĩ kuoya gĩbandĩ, na nĩgĩkoragwo gĩ kĩa bata, ũndũ wa mbere nĩkionanagia wĩ mũndũ mũgima, koguo maũndũ mothe mangĩkwo nĩ mũndũ mũgima nĩũkoragwo wĩtĩkĩrĩtio. Koguo maũndũ ta kwandĩkwo wĩra na nginya kũingĩra kũndũ kũngĩ na kũngĩ. Ũndũ wa kerĩ nĩ atĩ gĩkĩ nĩkio kĩonanagia wĩ mũkenya o kũrĩa guothe ũngĩkorwo ũthiĩte na kũndũ kũngĩ ona ũkĩingĩra wabici nĩũbataranagia gĩbandĩ, koguo ũtarĩ nakĩo no ũhingĩrĩrio maũndũ maingĩ.

Passport nĩmo marũa marĩa metĩkagĩria mũndũ gũthiĩ mabũrũri ma nanja na ũtungata wa passport ũheanagwo nĩ thirikari na marĩhi mayo ningĩ marĩnganaga na ũrenda gabuku kaigana atĩa, o ũrĩa ge kanene nogwo ũkũrĩhio mbeca nyingĩ. Rĩu wathiĩ bũrũri wa nanja-rĩ, ũneanaga ĩkahũrwo mũhũri na ũkiuma kuo ningĩ ũkaneana ĩkahũrwo rĩngĩ, koguo ũgathiĩ oro ũgwo ũgwo nginya hĩndĩ ĩrĩa gabuku gaka gakaihũra ningĩ ũgacoka ũka ũgetha kangĩ na ũkarĩhĩra. Ũtarĩ na passport ndũngĩhota gũthiĩ mabũrũri ma nanja.

Ũyũ nĩ mũrutwo wa unibacĩtĩ watũmĩrwo mbeca cia ngombo, na ũyũ ũkoragwo arĩ mũtarata wa thirikari wĩtagwo HELB, wa gũteithĩrĩria arutwo kũrĩhaga bithi kana rĩngĩ kũmahe mbeca ciao cia mahũthĩro. Mbeca ici nĩ icokaga ikarĩhwo rĩrĩa mũndũ arĩkĩa cukuru na ona wĩra. Rĩu mũndũ angĩkorwo arĩ mbiacara-inĩ kana akĩruta mawĩra make rĩ, nĩ we ũmenyaga nĩ cigana arĩ hotaga kũrĩha kĩmweri. Nake ũrĩa wandĩkwo, rĩngĩ handũ arathũkũma o mweri o mweri rĩ, mbeca ici nĩ kũrengwo irengagwo kuma mũcara-inĩ wake.

Ũyũ nĩ mũthuri wĩtagwo Gedion Mbuvi, no mũno mũno oĩkaine ta Mike Sonko. Akoragwo arĩ mũteti, na rĩa mbere akĩingĩra ũteti-inĩ aingĩrire arĩ mũbunge wa area ya Makandara. Agĩcoka arĩkia ĩyo agĩcagũrwo agĩtuĩka senator wa Nairobi. Akĩrĩkia ĩyo ningĩ agĩcagũrwo agĩtuĩka ngavana wa Nairobi. Agĩikara no ndarĩkirie mĩaka yake ĩtano tondũ nĩ acokire akĩrutwo wĩra ũcio, mĩaka ĩyo ĩtanathira.

Ũyũ nĩ mũtumia wĩtagwo Esther Akoth, no rĩtwa rĩrĩa oĩkaine na rĩo mũno nĩ Akothee. Akoragwo arĩ mũini kuma Kenya, na no akoragwo ningĩ arĩ mũhũri wa mbiacara. Aikaraga Mombatha, no nĩarĩ mũciĩ ũngĩ Rongo, kauntĩ-inĩ ya Migori. Akothee nĩ arĩ kambuni ya ũtarii ĩtagwo Akothee Safaris. No kĩrĩa gĩtũmaga akorwo amenyekanĩte mũno rĩ, nĩ atĩ arĩ arũmĩrĩri aingĩ mũno intaneti-inĩ.